Kiit ne yae korik chealdo kerichek eng kokwet ko mianwogik che kigochang'a chelan kele keba siptalisiek koloen, konyumnyumi biik kole keibchi kerichek kobwa kokwotinwek, kotiengei ortinwek che yaachen chetom komuch koyai serikalitab Kenya, ak komache che aldoi kerichek sikonookiis kole icheket ko kanyoiik che imuchi koteer mianwogik che chang' che kikonamchige biik.

Maya, mi walet makou yekinye, kikonai biik akobo tililindo nebo tuguk chekyame ak tililindo ab ole kimenye kou ng'alekab beek che manyolu kobur en ole kanegitit ak korik che ireu ng'alekab mbuishek che ireu ak kobo mionwokigab maleria.

Achicha, temishet ab inguni kotinyee keljin amuun kibobit tukuk chechang jetese rurutik koriryoo komie ,ak kerechek chekiteren mionwokik chenomee rurutik sikopit komaimuch koruryoo komie koen inguni kichang kerechek cheimuchi keriben mionywokik ab pandek, chebo ngendek ak chebo chaik cheimuchi konam tukuk cheu kipukweret.